KICC en achiel kwom gik ei Nairobi, Kenya. KICC en od maduong' kendo neogere e kinde mar joriwruok e Kenya. KICC notio gi jopiny mang'eny kod joma mulo manyalo keto luoro kata rem ni an bende nyaka atim gik maduong'. Biro keto pacha ni nyaka atim gima ber gi teko mondo an bende achak wach. Ka aneno joma duong', kata joriwruok moko, kaweche timore anyalo bedo gi mor kata paro manyien e pacha. Anyalo bedo gi paro ni bende an bende aneno KICC. Koro nyaka atii mondo achop kuma adwaro. Mano biro keto yie e chunya ni an bende anyalo.

Achiel, Prince Indah. Prince Indah en ruoth mar ohangla e ndalo masani. Otiyo gi band mar 'Janabi Music Band'. Wende mage ma ahero gin 'Mama watoto, Hera nyalo sandi, Duk Jawiro gi Osiepe. Ariyo, Mussa Juma. Mussa Juma en jatugo mokonyore gi wend luo maduong' gi bend 'Luo voice jazz'. Wende ma olosi ma ahero en 'Hera mwandu gi Hera Remo'. Adek ,Abeni Jachiga. Abeni Jachiga ne en jawer mar ohangla. Ne otho e higa mar twenty twenty, kata kamano, ne kelo luorkod bayo ne thum mar dholuo. Wende mage ma ahero gin 'Mano kasinde gi penzi ni kama yai.

Ee teknolojia nyalo keto somo bedo kaka tugo kuom jopuonjre. Ka itiyogo gi paro maber, rieko gi teko mar puonjruok to kata kamano nyalo bedo ber kata rach. Nyithindo moko nyalo bedo gi rieko mar YouTube, tik tok kata tugo moro ma opuonjogi piny mangima. Nyathi nyalo bedo e klas to ohero tugo tuke moko e simu mare moloyo winjo japuonj. Kaonge rieko mar tiyo maber gi thuolo, jopuonjre bedo gi rieko maok owinjore kendo gibedo gi ng'iyo. Gigo kaka khahoot, kwizis gi duolingo loko somo obet tuke mag piem kata tuke mag loso ji. Jopuonjre duoko penjo mondo giyud baje kata ng'ado rang'iny mana kaka e tugo mag adier. Ka gitiyo gi vr jopuonjre nyalo ng'iyo kor luasi, sigana kata ringruok mar dhano kaka gik mang'ato timo e 3D, kamano teknolojia nyalo miyo somo obed kaka tugo kendo ka otigo eyoo makare, onyalo loko klas obed kuonde mamor kendo ma mulo ji ma jopuonjre ohere somo ok mana ni ginyalo ng'ado bura.